kajo kore ndaa naidim atolimu naa ndala yolpiraa leenkejek naa kore taatua inia dala kila team neata ltunganak tomon oobo kore taatua lolo tugana tomon oboo kila team neata ltungani tanaa sii ltungani orip gool tanaa pemepik naa lkulie lenghai team kore kuldoo tomon lekila team neiguran ninshe amir adalaa taatua mpira taatua nkiwanja